Boishonik en kokwet kotoreti bik en kokwet konyor tukuk chemokingee en boishonik kwa chebo Kila. Koraa boishonik kotoreti bik konyorchigee omitwokik chebo kila , konyorchigee rabishek ak konyorchigee keljin en tukuk cheyoe. Koraa boishonik en kokwet kotoreti bik kotuyogee ak koibu kipagenge en kokwet ak konyorchigee tukuk chemoche, koraa boishonik en kokwet kotoreti bik komyor kula kitu chemokingee kou beeko, omitwokik rabishek yon kayai kasit en betushek tukul. Boishoni Kobo komonut koraa en kokwet amun toreti chii simanyalil lii ak konyorchigee tukuk chemoche ak konet lokok chik akonyor mokornotet en betushek tukul.